Piny owacho mar Kenya osegoyo ongalo madongo e keto mbui kendo medo tich mar tiyo gi mbui e skunde somo. Piny owacho sani keto Wifi e skunde mondo okony e somo mar mbui ma iluongo gi dho ngere ni digital hubs. Piny owacho ne ochako chenro miluongo ni KICD, Kenya institute of curriculum Development machiwo gige somo makonyo ei somo mar CBC. Chenro ni yudore ne nyithindo, jopuonj kod jonyuol. Bende piny owacho ne oriwore gi Unesco kod Huawei e chiwo mbui ne skunde ahinya e skunde maok nyal kaka manigi nyithindo madwaro kony. Gige ongwe yamo madirom milion 1.2 osechiw ne nyithindo kod jopuonj madirom 300,000 ma osetiegi e weche mag mbui

Piny owacho mar Kenya, temo matek mar riyo somo e kor gwengé, mondo oromre gi mar bombe, odoko ni pod nitiere bugo. Dongo gedo, keto omenda, kod tiego jopuonj, gin gik ma piny owacho timo mondo odin bugoni, mondo nyithindo oromre e somo. Skunde man tiere e gwenge, pod ni chien e teknolojia, mbui, ute somo, nderni, kod wuoth mar arieya ka gidhi e skul. To magi bende piny owacho temo matek, mondo odin, mondo somo obed mayot e gwenge.

Trela mar tingó mafuta, ndiga, lewni, lori, ute, tandaruwa kod dhano

Ee, nitire lendo mag buche mag siasa. Pogruok mantie, en ni josiasa temo kelo jii kanyakla, ka gikwedo jok mapogo gi, jok makelo tulo, kod jok mawacho miriambo. Gitemo uso sera mag piny owacho, ka gikwayo jopiny mondo ohore, ka ker Kenya temo loso uchumi mondo oganda ma Kenya oyud yot.